Pichaini koparu mashinit ne kichure kaweek anan keng'ae kawek. Ako tagu kole mitei piik che randai kawechutok korang'chin kopa mashininitok. Kiit ne mile pich missing' ko chepyosana rang'u kawek, katepi kouya tepche ng'uny ako katepi kouya skatit cheperana rang'une ge kawek. Katepi kora chepyoset na age no kouya mache kotilda ng'uny eng' yotayo, kiit ne mile piich missing'. Nganda mii tuguk che mile piich en yu, kopa kamanut kapisa kapatishet ap kaweek amu tindai melekwek che echen missing' .

Pichaini koparu mauek che kakikol komye komin lainda en greenhouse ako tagu kole mitei piik che kese. Ko inaker pichaini kopwatwa chamanenyu ne kitai ne kicham aipchini mauek che u chutachu ako kicham kora koipwa akine sait age. Pa kamanut missing' minset ap mauek amu makwenwa ko mi parak missing' eng' emanitok ak ematunwek alak. Imuchi konyorchigei melekwek che echen naa kapatiik ap mauek kopate makat kerip komye ak kekolchi green house asikopwa rurutik che miachen ak che kararanen missing'.

Pichaini koparu chepyoso ne mitei kopae tuugchik aeng' ako tagu kole tanyitak ko pa cheko. Pa kamanut missing' rispset ap kiakiik, missing' ko chepo cheko, amu makatin cheko missing' eng' siroshek ako mache cheko missing'. Ngu ko imuchi koalda icheget cheko ko aldachi komaswek che terchin ak konyorchigei melekwek kora. Imuchi kotesak kora tuchutak amu imuchi koii teta konyil agenge eng' kenyit ako kita nepa kamanut notok missing' amu tesaksei makarnondit ako tesakse cheko notok koipu melekwek che tesakse che chang'.

Pichaini koparu chepyoso ne mitei kopae tugchik aeng' ako tagu kole kapae inendet suswek chotok chepo hay. Pa kamanut missing' kekol suswechotok amu imuchi kotaret kapsa ya mitei kemeut anan ko ya mayame space ne tos kepae tuga ko muchi kekolchi suswechutok asikepae kityo eng' kurgat ak kekee. Pa kamanut keyai poishoni amu imuchi kokol chito agot che chang' si komuch koaldachi piik alak ak komuch kopaishe inendet kora. Ako chame tuga missing' suswandanitok.

Pichaini koparu sireet ap sonoek ako tagu kole mitei che kama sonoekwak eng' yutok. Tagu kole mitei chumbek che kere sonoechutok ako tagu kole uni kapaipachi ng'alek ap pichutok. Inaro ole kelakta gei pichutok, chepyosochutok, ko tepche kouya Masaek ako tepche kouya kachope tugchutachu kachope sonoek. Mitei shangaishek angot peteishek che kakichope sonoechutok ako tagu kole kakopaipachi chumbek kasiit ap pichutok ako imukakse kole mache koal.

En kanyun otinyee kobukyot ak omuchii obuch kot kila, otinyee koraa mokupet neoronginiii chafuuk noton neokuren dustpit ak oronginii kot malasima kotkonyi kot arande, oripe kityok yekakochanga kidogo arande, kiranaite ayoe kou noton kila akot ikotko mii mokoryet nekonget ondoi yoton koraa. Miten keringet nekikibal neoronginii chafuuk choton, yekakoit nusu koimuch abaranda noton koyoe kotililit kot sai aketukul aketeben oletilil.

Kiit ne ipu paryet eng' koriik che chang' ko muchi kotindai chamanet neng'ung'et chamanet age eng' sang' ako muchi koyae ng'akek ap chamyet ako ngo nai chito age koipu paryet missing' amu makoi ko poipochi chi ng'alek che u chotok eng' kot age tugul. Kiit age ne ipu paryet eng' koriik ko kanyit, ng'alek ap kanyit. Imuchi matko kanyit osotiot manung'otiandenyi ko much koip paryet kora. Makat kekashin ak ketepisa ak chamanet agenge si matkopit paryet eng' koriik. Ako pa kamanut keyae chamyet ak chito agenge si kokirinda ng'alek ap mianwagik che muchi kiyapta ngeyai chamyet ak piik che chang'.

Pichaini koboru menu notok nebo mpesa neimuche iyokte chepkondok anan imuchi icheru en agent aketukul, inaroo pichaini kobwotwon betushek chekibo korona yekikai kowalak kabisaa boishetab chepkondok akoyach keboishen mpesa kouniton nii, kikonyumnyumit mising ing'eyoe boishet anan keyoe mung'aret amun imuchi kityok koyokto chito chepkondok en simeit kobun komosto akee akoi komosto akee, makolasima koiboti chito notishek ana ko rarakik kobaten imuch kokoneren kityok chepkondok mpesa initok akomuchi koliponishen akomuchi kora kokonor chepkondok koboishen loans and savings anan kosefen sikopoishen en betushek alak chebwone eng betushekab kasari kokonai koboishen chii aketukul lipa na mpesa ichutok kiit nekokonyumnyum boishonik.

Pichaini koparu poyot ak chepyosenyi ak lagok aeng'. Ako kiit ne mile piich missing' eng' pichaini ko ole kakilakta gei, kelach ve lagok kou Masaek ako kakilakchi sonoek kora che koen. Mile piik ole kokinapata ngoroichutok pa lagochutok. Ako tagu kole kokinap chepo chepyosani kou nitok kora eng' ing'uny yo. Kiit ne mile piich age ko kelachge potot komye kityo ama ilachgei kounitok.

Pichanini koparu piik somok che mitei studi. Ako tagu kole redio station yutok amu mitei mikrofonishek somoku. Tagu kole kelach tuguk chepa itik kora icheget. Tagu kole mitei tuguk che iparchin age chito age eng' kitaput. Redio station ichutok ko pa kamanut missing' amu imuchi kekase taarifa ana kekase atindonik alak. Imuchi kora kekase ng'alek ap Mungu anan ko ng'alek ap Bible missing' ko steshonishek cheu Kass fm anan ko Chamgei fm.

Pichaini koparu piil aeng' che yae ng'alek ap katunishet. Itunigei piik aeng'u ako tagu kole chang' piik nea che kapwa yutayu nyukoro katunishanitak. Tagu kora kole mitei chito ne pire pichaishek eng' tapan yo. Pa kamanut missing' poishonitok amu imuchi koparchi kolwet kole kakotunis chito anan ko kakitun chito. Achame missing' poishonitok amu cham kityeni tienwogik che anyinyen naa che kararanen. Ako ye kepata poishinitok keamishe kepiyang'sa, kiit ne paipachin piik missing'.

En konyu ko kiasi piik aeng' chepo kasi. Agenge ko cheplakwet ne yae ng'alek ap kasit nepo ko ako ripei lagok eng' ko. Nepo aeng' ko shamba boy notok ne ripei ng'alek ap tuga ak ng'alek ap imbar. Kiayai koyai kasit nepo ko chepyoso amu kasit nepo ko ko pa chepyosok missing', ayai nin po sang' kopunchi ne poya amu ripset ap tuga ko kasit nepo murenik. Kiarorchi chi age tugul poishonik che chik ak amwachi chi age tugull kole matkoyai chi poishet ne ma nenyinet. Notok ko ki si kopit si konai icheket poishonikwak ako mat kopit siretap gei eng' yotok. Agere poishonichotok kila petut kot anai ale kayai chi poishonik che kakachi kila.

Pichanini ko pa kamanjt missing' amu iaroru ola nyiks chito anan ola nekit kotiachge tuguk che makat koyai. Ipatu kole makat kora dakitari inende ako makat kora konyor ripsanitok mapema. Iarorchin kwonyik kole ya nyikisen icheget ana ya mache kosich lagok ko makat ip koro dakitari icheget kila petut. Ako pa kamanut missing' amu itikani lagom che tipik ak chepyosok kora ak komwachin tuguk che makat koyai.

Pichaini kooaru piik che katepisa ng'uny eng' meset ako amishe icheget ko ame chips, chotok ko piasinik ako ame kora pendo. Tagu kora kole mitei ne ame maayat eng' tapan yo. Ako pa kamanut poishonitak missing' amu imuchi kopaipachi piik ak kopiyang'sa komye ako poipochi tuyonotok kamitei eng' yotok. Achame missing' poishonitak amu anyinyen missing' amitwogichutok amatakinyoru eng' kila. Nguno inanyoru napasit neu ni apaishe kapsa komye aamishei kot apiye amu angen ale makoi anyoru age kora ne u notok.

Pichani koparu chepto ne iparu kole kakotar somanet ne kosomani ako tagu kole piik ap kokwet nyu kopaipachi kapisa tarenyi nepo somanet. Achame missing' ye kapwa piik ap kokwet nyu ko sherekean ako poipochi somanet ap chiton ye kasir. Achame missing' poishonitok ako ye kasir che ketupche anan ko katar sukul tupchoshekchuk ko lasima kotawe kapisa ipa paipachi tarenotonywa. Achame kora amu ipu kipagenge eng' piik che tupcho amu imuchi kopwa pichotok chetupcho nyu kotuya nyu kosherekean.

Pichaini koparu lagok somok ako tagu ko uni miandos lagochutok. Tagu kora kole uni miondoap lagochutok ko miondo ap amitwogik anan ko notok ko deficiency disease. Iparu kole tindai lakwani miondo ne kikure eng' kingeresa rickets. Ako si kokirinda chito mianwagichutok ko makat ko amis komye anan ko am amitwogik che terchin si kopit kotegak porto komye. Ye kakonam chito mianitok ko makaat koro daktari anan ko makat kopa sipitali icheget, siko nyor taretet eng' chakchinet.

Kiatieme aalis en muswoknotet ap kasari notok ne kikure Jumia. Ako kikararan missing' amu kiasir kityo ale amache simet en yo kotepi petushek somok, ang'wan koit simonotok. Apwati ale pa kamanut missing' alishet en muswoknotet ap kasari amu imichi ko koitchi chito en komasta age tugul ole mitei chito. Kokonyumnyum poishonik missing' ak ng'alek ap alishet ng'alek ap muswoknotet ap kasari amu kokotaret piik komuch koalis angot imuchi koalis chito ko al tuguuk ce mitei emet age ak keip kot koit emanitani nyo. Kiaalishe kora muswoknotet ap kasari nepo Alibaba. Ole kikiitwa kiit ne kia mache kong'ete emet ap China akoi Kenya eng' petushek tiptem kityo.

Pichaini kopaeu kiit neu kot ne kakinde korista orit. Ako muchi kourerene lagok oriit kotilda eng' orit. Pa kamanut missing' eng' lagok amu paipachin missing' lagok. Apwati kapisa ayae poishoni ne tai ole kia mi klass lo. Ako kiapaipachi missing' amu ki toma akere kiit ne u notok. Makat kimuti lagok ole u olitali anan kealchi lagok kiit ne u nitani si kopit ko paipachi missing' ako pit kotaret icheget eng' etunatenwa.

Pichaini koparu poishet ap deejay, notok ko chito ne urereni tienwogik yan mitei tuyoshek anan ko urerene eng' kilabu. Inaker poishoni kopwatwa ole kinye kingemi sukul ole kicham ko mitei petut ne ipartai piik talantaishekwak ako kicham kemutwech deejay ne kitindaj redioit ne u nitani ako kikipaipachini missing' ki ngimengech. Pa kamanut poishonitok amu imuchi kopaipait piik si kotaret chichotok kora ne yae kasinotok konyor melekwek che echen.

Pichaini koparu piik aeng', chito agenge ko katepi ng'uny ako kere kompyutait, ako chito agenge komi tapan yo. Iparu kole poishonitok ko paishetap serikalit amun en pichait nepo tapan yu koparu kole mitwn sainit nepo serikalit Iparu kole mitei kotareti chito chito no ako kipaityat ap serikalit no ne tareti chito. Pa kamanit missing' kotaret kipaitinik ap serikalit piik ye kapwa yu kosame taretet amu pichotok che lipani icheket.

Inaker pichaini kopwatwan ole kinye kemi praimari ole kikipaishe kitandok cheu chutachu keruitosi eng' dorm chepo murenik. Nganda che chok ko kipa karnok. Kikararanen kitandochuto missing' amu ki mengechen ako kiimuchi kiruya piik aeng'u ,koru akenge parak, koru agenge ng'uny ako ru age parak. Kikiruitos kora rumit ne ki oo ne kiu nitani. Kimakomi rumishek che kimengechen. Tareti kapisa eng' sukulishek kitandchutok ak ruminitok nganda makat komi napasit ne muchi kepun apun.